Irio ici nĩ mũthemba wa mboga ũrĩa ũrĩagwo na mĩthemba mĩingĩ. Mũthemba wa mbere no ũciĩkĩre thubu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraruga gathubu. Wakerĩ no ũci fry yani ũciruge na maguta. Wagatatũ no ũci steam yani gũciruga ona tũ maĩ o tũnini. Wakana no ũciĩkĩre saladi-inĩ, ĩrĩa ĩrĩagwo na, na mboga ingĩ. Wakana no ũciĩkĩre gĩtowero-inĩ ta kĩa nyama

Ngwĩciria mĩithikiria ya thitima andũ arĩa makoragwo nayo no mone arĩ ũritũ kũhũthĩra ĩno ĩngĩ ya kawaida tondũ mĩithikiri ya thitima nĩkoragwo, nĩyenyeraga gũkĩra ĩno ya kawaida, na mũndũ ndahũthĩraga hinya mũingĩ wa magũrũ ta ĩno ya kawaida. Nĩkuaga mĩrigo mĩritaritũ gũkĩra ĩno ya kawaida, na tarĩu ona mũndũ angĩkorwo e handũ hena ngari nĩekũhota gũthiĩ ihenya gũkĩra ũrĩa ũngĩthiĩ na mũithikiri ũyũ wa kawaida, tondũ nĩakĩenyeraga tondũ ĩkĩrĩ nĩrahũthĩra ũhoti ũhoti wa thitima.

Mbica ĩno ĩrutĩtwo kana mbica ĩno ĩratarĩrĩria mũtambo wa gĩthirikari ũrĩa wĩtagwo E-Citizen harĩa matungata ma gĩthirikari monekanaga, ĩyo ya mbere ĩrĩa yandĩkĩtwo E-Citizen Kenya Citizen, ĩyo nĩ ya mũndũ wothe ũciarĩirwo Kenya kana mũndũ wothe nĩ mũkenya ũrĩa wĩna gĩbandĩ gĩa Kenya, hau nĩho a apply yaga kana akeyandĩkithia na mũtambo ũcio nĩguo akĩhote, akorwo akĩhota kuona motungata mothe ma gĩthirikari na akaũnti ĩyo ya E-Citizen. Ya kerĩ nĩ andũ arĩa matarĩ a Kenya, na marenda motungata ma Kenya nĩyo moyaga kana nĩo meyandĩkithagia na akaũnti ĩyo ya E-Citizen foreign Resident, ya gatatũ nĩ aya kana andũ arĩa maraingĩra Kenya na marenda gũikara gũkũ kana mokĩte o gũcera harĩa maheagwo Visa ya kũingĩra Kenya, acio nĩo makĩonaga motungata kũhũthĩra ĩyo E-Visa visitors, na ĩyo ĩngĩ ya E-Business nĩya akenya kana aruti a biacara arĩa me gũkũ Kenya marenda kũhingũra biacara na marenda motungata

Gĩkĩ ti kĩndũ gĩa gũthondekwo, nĩ kĩndũ kana nĩ itunda rĩa gũkũra, na rĩrĩ nĩ kĩndũ kĩrutĩtwo mũmera-inĩ ta itunda. Itunda rĩrĩ rĩtagwo kimaranganeti, kana kĩmanga, na ti rĩa gũthondekwo nĩrĩagwĩkũria.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa nguona mbica ĩno nĩatĩ nĩkĩgeranio kĩrekwo, tondũ warora ũcio nĩ mũrutwo wĩna uniform hau nĩũrona maratathi makĩgeranio, nĩũrona raba, nĩũrona rura, nĩũrona benjũ, nĩũrona thutha hena arutwo angĩ mekĩrĩte o uniform nĩũrona maikarĩire deski cia kũandĩkĩra kĩgeranio kana maikarĩire itĩ cia gwĩkĩra kĩgeranio, na ũngĩona he ũrĩa mabangĩtwo na raini magatigwo, magatigithũkanio meke kĩgeranio.

Ĩĩ rĩrĩ nĩ itomoko, itunda rĩ cama mũno na cukari mũingĩ, nĩrĩteithagia ,na kũthambia thakame nĩrĩega na omĩrĩre ya matunda tondũ nĩrikĩrĩ na nutrients irĩa cikoragwo matundainĩ nayo itunda rĩrĩ norĩthondekaga nda, no ningĩ norĩthũkie nda rĩngĩkorwa rĩna magunyũ thĩinĩ nĩrĩtũmaga mũndũ aharwo.

Ũyũ nĩ mũtambo wa kompiuta ũrĩa ciana ici cirahũthĩra kũingĩra mũtambo-inĩ ũngĩ wĩtagwo Each Tab. Mũtambo ũyũ nĩ ũrabatara ũkorwo ũkĩmenya kũhũthĩra kompiuta, kũmenya kwandĩka kompiuta-inĩ, kũmenya gũthoma -kompiuta-inĩ na kũ browse komputa-inĩ kana kũrora maũndũ marĩa me intaneti-inĩ kompiuta-inĩ ĩyo na kũmenya gũthoma kuma kompiuta ĩyo. Na kũmenya nginya gũgĩthiĩ mbere na gũgĩcoka thutha. Maũndũ mothe marĩa mabatarainie kũmenya ũkĩhũthĩra mũtambo wa kompiuta.